Mae en tich mar rwako welo ma obiro e gweng' makelo dongruok. E gweng'wa tich ailani waruako ka waluongoji mang'eny mabiro, mine, wuone, nyithindo kendo kaluwore gi gima ng'ano kelo. Ka en ng'ama dwaro ni orad gi jomatindo, iluongo ne joma tindo ka odwa ni orad gi mine, iluongo ne mine. Koro wan waruako welo maber ka obiro e gweng' kendo mao nge wach moro kata kiawa moro mabetie. Waluongo jok ma oluwore gi tich gi gima ng'ano biro timo e gweng'. Ka odwaro kata jo apiko, ka odwaro kata grube mag jomatindo, grube mag mine, grube ma opogore opogore to waluongone. Kendo sama obiro ma irwake to en rweko maber man gi ilo kabisa.

Mae en ferry kendo ferry ni ne atiyo godo kawuok Lwanda ka adhi Mbita. Ne wating'o kode gari to gi jok mane wantiere godo ei gari bende ne wating'o. Koro en gima konyo ahinya e yore mar wuotho sana sana kuonde ma ikale nam. Ma idhiye lokacha ka ikalo nam, ne watiyo kode Mbita, wawuok kendo Mbita kawadhi Mufangano, ma wachako wawuok kanyo kawadhi Takawiri, wadhi kamoro ni Sena. Koro kuondego ne watiyo gi ferry ma okonyowa ma wakalo nam ma wadhi e chula. Chula en kaka koro island moluor gi pi, koro ferry ni en ema okonyo ahinya kuom chopo e chula kaka Homa Bay nitiere Mufang'ano ma en chula, nitie Sena ma en chula, nitie Takawiri be maen chula koro okonya wa dhi kuonde go inyalo kata ting'o kata nyaka mutoka kaka wan ne wating'o mutoka ma wadhi kode ma wadhi watiyo gi mutoka e island kuondego ma waringo elowo maok e pi. Koro fgini, erry ni

Tijni chalo ng'ama dhi chiro, nitiere matatu be maringo ji wuotho ji odich ei taon. Koro omiyo maendi en tich ma mar transport mar wuoth, ma ji wuotho ji dhi kuonde kuonde. Ji dhi e tich, ji dhi manyo gik ma kaka ginyalo konyore e ngima. Ariyo maneno go matatu, matatu tije en ting'o ji. Kendo ma chalo chuny taon, chuny taon ma matatu ting'e ji sombo ji. To ji be wuotho ji dhi e tije gi mopogore opogore. Koro omiyo an kaneno gima timore ka, en mostly en transport where some people are walking to jomoko to ting'. Ka oting'o gige gi ma gitero e chiro, chalo gima gidhi chiro, to mtoka maneno no be en mana mar wuoth mar jowuoth. Koro ng'enyne gima timore ka en gimiluongo ni wuoth tero gik moko kuonde kuonde mopogore opogore. Mondo ji oyud kaka ji konyore e ngima gi, mano e gima an aneno kanyo.

Ee gini eri yudore e alwora wa, sana sana oyudore e alwora mar jopith. Jopith mag dhok, jopith mag jamni chalo dhok, chalo diek kata rombe. Nikech tije wuon wuon mitiyo kode to itiyo kode e loso chiemo mar jamni, ma inyalo ng'ad kode gik moko mang'eny. Inyalo ng'ad kode lum, inya ng'ad kode chiemo, inyalo ng'ad kode gik machalo kako ogada. Momiyo dhok ikete matindo tindo mondo mi jamni tich mayot mar chamo piyo piyo. Koro gini yudore, oyudore e alworawa. Oyudore alwora wa maber kabisa, kendi tiyo kode kod jopur tiyo kode mang'eny, jopur ni jopur mar jamni. Nikech pur ok en dhi e puodho kende nidhi doyo, to en bende en rito jamni be en pur. Koro jopur mag jamni ng'eny gi emiyudo gi gigi eki ka giloso ne jamni chiemo. Machalo dhok, machalo diek, machalo rombe, machalo gik machalo jamni ema itiyokode e loso ne gi chiemo kaka ng'ado ogada, ng'ado lum and the rest.

Maendi to en dero en kama ikene. Ikane gik moko inyalo kane bando, inyalo kane cham. Maeri en jopur, gima jopur tiyo god e keno, kano mwandugi ma gise golo e puodho. Inyalo ti kode kaka kama ikane cereals machalo oganda machalo oduma machalo machalo kata mana bel. Koro maendi ento inyalo ti kode kaka dero ma ikane gik moko to kendo be, apart from kaka dero, inyalo ti kode e pidho jamni matindo tindo kata epidho gik machalo gwen. Inyalo pithe inyalo kete gi gigi odakie, jamni matindo tindogi kiwe dhok nikech ok en pur. Gik machalo winy, winy gi inyalo pidhe machalo kaka gwen, machalo kaka akuru, gik mang'eny machalo winy winy gi inyalo pidhe to ng'eny ne saidi, saidi to en dero ma inyalo kene. Inyalo lose maber ma ikane oduma kapod irito tero e chiro. Ikane oduma maber kabisa ma irit godo sama ibiro tere e chiro mar uso.

Kae gima timore en wuoth gi transportation. Ng'atno dhiro mzigo gi mkokoteni mar lwedo ok miywa gi punda cha. Maendi en mkokoteni mar lwedo ma odhiro godo misigo. Onyalo mana chalo gimoting'o koro kata TV, oting'o gimoro motwe e boks maler kabisa. To ji be wuotho ka gi ka mtokni cho ting'o ji, mae chuny taon. Ma chalo chuny Nairobi, odich kabisa. Ji wuotho ka gi ka, mtokni nitie, dukni oyaw, to ng'ama nitiere e mbele wa ni to nigi mkokoteni matin mar lwedo. Odhiro go gimachalo TV mokete boks. Koro enbe odich otimo gimiluongo ni transportation, ee kata chwalo gik moko kamoro. Ee koro odich kabisa, to dhano to wuotho ka odich dhano wuotho dukni oyaw matokni cho. Ee kabisa kendo en odiochieng' e chuny bomama Narobi. Ema gini timore, kamano.

Tinji to en uso paints kata art work mondisore maler. Koro art work ni en tich man gi pesa kendo ng'ato ang'ata nyalo hero mondo mi otim. Omiyo an ahere ,goro ji, idhi ing'iyo, idhi iuso kendo en tich maber man gi pesa, kamano, en tich ma ahero kabisa nikech gik ma gin go bende becho gik ma igine go becho joma nyiepo go be ng'eny, many clients are there manyalo nyiewoni gine go kendo miyo koro tich bedo mayot kabisa, ondiko ji mang'eny, mae tich mandiko dhano, nyithindo mang‘eny e kor gweng'. Eh koro ema omiyo ahere, nikech okelo pesa kasto ogine omiyo dala be bedo maber, ot.

Koro ber mawa yudo kuom tijni en ni, ber ma wayudo en ni wagolo gimiluongo ni oyieyo, panya en oyieyo. Koro oyieyo ni ketho gige ji, koro sama i walando kakigole mi okel operation ma itimo mar golo oyieyo ni. En ni mondo dhano okonyre nikech oyieyo en lee marach ma ketho gige ji. Ma nyalo timo timbe mag anjawo, yiecho lepi, rwako lawu, kidhi rwako lawu tiyudo ka bam lawu osechamo. Igine to okawo pesa okwalo ochamo, chiemo giri ka be onjawi go. Koro oyieyo en sign marach ma kain godo eot to chuno ni nyakitem matek kabisa imany kakigole. Koro emomiyo sani eri gima watemo wacho ka ni kar operation mwa gologodo oyieyo ni en gima konyo kabisa e ot. Idak gi kwe e ot, onyalo kata kelo thuol e ot, kech kama thuol lawe to kiringo idonje odi. Donge okelo ni thuol e ot, okelo asara maduong' kabisa. Koro operation ni en opareshon maber ahinya kabisa.

Koro ka gima endelea ka en en weche mag uso. Uso en weche mag dwaro pesa, iloso pesa ni. Iwaro gik moko tidhi iuso ne ji ka ma kama endi. Koro gima timore ka kabisa en oala, en weche mag uso, dwaro kaki iyudo pesa moro indikori kendi. Koro ema kwang'iyo picha ni maler tiyudo ka e picha nieri nitiere nitiere jonyiepo mayiewo lewni. Ma wuotho ka gi ka to nyiewo lewni, to nitiere joma bedonje duka nyiewo yedhe ka gi ka gi ka. Koro omiyo ma en mano e tich madhi mbele kaendi. Sama kang'iyo picha ni taneno, aneno ka gine bokelo ji gari okelo ng'a joma gine kama joma nyiepo ni koni joma uso ni koni. Koro en tich ma ber kabisa, kendo en wach mar loso pesa ma iyudo kakidak, kakiloso gige ni bang' kiseloso pesa. Mi igine kama endi koni gi koni, koro manoero to e gima timore kaendi e sama apimo kendo sama aneno nieri. Ni ohala dhi mbele ka, mano is the big, mano e gima duong' mogik ni en yor ohala kendo yor menyo.